Laktar, pimo gwecho mar chuny nyathi. Samoro dende lit samoro ipimie apima mondo ong'e kaka ngimane dhi. Ka po ni dende lit tibro chiedhe kuom miyo min gi yien mibro miye ka gidok dala. To kapo ni dende ok lit ibro mana, jiw min gi kipuonje gigo momed timone mondo nyathi, omed dongo kani kare, kata gigo ma owek timo ma samoro nyayo dongo mar nyathi.

Miyo ni tedo kuon, kendo kuon ni nyalo bedo ni en mar oduma kata mar omuogo. Mogo okete bathe kanyo ma omedo mos mos nyaka kuon chieg maber. Odwale kotiyo gi oluth kuon, kendo otede e kich kendo adek.

Oyudore aluora marwa kendo itiyo kode e posta. Koti kode nyiso ni wuon barua osechulo omenda barupe okow ochop ka ma owinjore. Ma ariyo onyiso weche ma ji ogeno e piny kaka historia oganda mong'ere piny duto ka achiel kod moko. Mar adek kendo yo makare ma barua onego oluw nyaka ochop kama owinjore.

Sugria mitiyogo, e loso chiem ka achiel kod ojiko mitiyogo e loko chiemo sa mitede. Ichak itiyokode e toko chiemo.